Mbica ĩno nĩ tũrona mũndũ, na ena nguraro nyingĩ mwĩrĩ, nĩ tũrona ũthiũ wake nĩ mũimbu ena irema irema, na ona kanua gake kaihũrĩte thakame, na kũringana na ũrĩa aikarĩtio thĩ handũ nĩ andũ, ngwĩciria nĩ ũndũ mũũru aumĩte gwĩka, na andũ makĩhota kũmũnyita, na nĩ kĩo mamũikarithĩtie thĩ after kũmũhũra nĩgetha ahoye mũhera, na ningĩ nĩ getha andũ matue ũrĩa magwĩka nake. No ngwĩciria nĩ kũhĩtĩria ahĩtĩirie andũ a itũũra na nĩkĩo andũ makĩmũhũrire na nĩkĩo aihũrĩte irema ĩĩ.

Mbica ĩno nĩ tũrona kwĩna andũ maikarĩte thĩ, na kwĩna mũndũ ũmwe ũrũgamĩte na nĩ kwarĩa araria. Na ngwĩciria andũ aya othe marutaga wĩra kambuni ĩno ĩmwe, haha arĩa maikarĩte thĩ nĩ kuuma mũtongoria ũrĩa mũnene nginyanĩria mũruti wa wĩra ũrĩa mũnini, na ũyũ ũrũgamĩte arageria kũmatarĩria ũndũ, na ngwĩciria aramatarĩria na ũrĩa mangĩtheremia kambuni ĩrĩa ĩno yao kana ũrĩa mangĩruta wĩra manyitanĩire hamwe matakwenda kũmenya ũrĩa mũnene na ũrĩa mũnini, na makĩheanaga itĩĩo kambuni ĩyo. Kana marageria kũrehe ũndũ mwerũ ũrĩa ũgũteithia kambuni ĩthereme.

Ingĩona maũndũ ta maya, nĩ ndigagwo mbia iria ciheanagwo cia thirikari gwĩ kauntĩ nini kũrĩa cithiaga, tondũ atongoria aitũ magĩrĩirwo nĩ gũthondeka mĩtaro ya maĩ, nĩ getha kũrigĩrĩria maũndũ ta maya, na nĩ getha mathondeka mĩtaro ĩyo kũngiura mbura nene ta ĩno, maĩ nĩ makũhota gũthiĩ kũndũ kũrĩa magĩrĩire, no ti gũikara handũ hamwe tondũ tarĩu ta haha ũrĩa turona, andũ a biacara na andũ arĩa mena mĩciĩ, matingĩhota gũikara tondũ maĩ maya nĩ maingĩ. Na ũũ no gũcũngĩrĩrie na andũ nginya gũkua, tondũ wĩna mwana mũnini nĩ ekũremwo nĩ kũgerera maĩ-inĩ ta maya, kana ona andũ akũrũ. Kũguo ingĩona maũndũ ta maya, nĩ ndigagwo mũno ũrĩa andũ maraikara na ũrĩa mbiacara cia andũ cirathiĩ na mbere.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona andũ eerĩ maracenjania indo irĩa menacio, kĩrĩa mũndũ akũragia gwake kana kĩrĩa mũndũ enakio. Na nĩ tũrona ũmwe ena nyanya na ũyũ ũngũ ena mboco. Kũguo ũguo nĩguo magwĩka biacara yao. Ũyũ wa nyanya ainũke gwake na mboco na ũyũ wa mboco ainũke gwake na nyanya. Ũguo nĩguo biacara tene yekagwo tondũ gũtiakĩrĩ na mbia, na nĩ getha mũndũ agĩe na kĩndũ kĩrĩa atarĩ nakĩo gwake. Na ũguo nĩ mahotaga gũteithania, nĩ getha mũndũ akainũka gwake ena kĩndũ kĩrĩa atarĩ nakĩo na ũyũ ũngĩ. Kũguo othe no gũteithania maragĩteithania magĩka mbiacara ĩno yao.

Gĩtũmi kĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ atĩ atĩ watua gũthi gũkũ o mũthenya o mũthenya, nĩ ũkũhota kũgũithia kiro irĩa wĩ nacio mwĩrĩ, kana gũcina maguta. Kaingĩ andũ arĩa mathiaga gũkũ nĩ andũ arĩa me mĩthako-inĩ, kana mũndũ arenda gũcina maguta marĩa me mwĩrĩ na nĩgetha ndagagĩtuĩke na maguta maingĩ, kana akĩnore ũrĩa aterenda, na ningĩ ũndũ wa kũmena ũndũ ũyũ nĩ atĩ mũndũ nĩ anogaga na gũthiaga o mũthenya o mũthenya kũnoga kũu nĩ gũtũmaga mũndũ, anjie kwaga gũthiĩ. No ũngĩtua gũthiaga o mũthenya o mũthenya nĩ ũkuona maumĩrĩra mega na nĩ ũgũteithia mwĩrĩ waku gũcina maguta wega na gũikara wĩna mũndũ ũrũngiĩ wega.

Ĩĩ nĩ harĩ bata na gwĩka ũndũ ũyũ. Mĩtĩ nĩ ĩrehaga mbura, na ningĩ nĩ tũrona mbica-inĩ ĩno nĩ mũtongoria ũrahanda mũti, na nĩ atuĩkaga wa kũririkanwo na mĩtĩ ĩrĩa arahnda. Na ningĩ ahanda nĩ ateithagia nginya andũ aake nĩ getha mathiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ, na mone wega wa kũhanda mĩtĩ. Na mĩtĩ ĩyo nĩ ĩteithagia kũrehe mbura kana ona rĩmwe ĩgateithia na ngũ, na gwaka tondũ nĩyo ĩgĩtũmĩkaga ĩgatemwo ĩkaruta mbaũ na andũ nĩ mahotaga gwaka mĩciĩ yao.

Ĩĩ nĩ harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ nĩ ũteithagia mũndũ kũhũthĩra mbia ciake kũringana na maũndũ marĩa ma bata mũno, na kwambĩrĩria gwĩka na maũndũ ma bata marĩa no nginya ũtinde namo o mũthenya na ũtũũre namo. Nĩ ĩteithagia mũndũ ndagateange mbia akĩhũthĩra na mabataro marĩa matabatiĩ, kana ona gũteanga mbia, na kũhũthĩra mbia ũũru. Kũguo ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũndũ nĩ getha ahote kũhũthĩra mbia irĩa enacio wega, na ahote kũhingia mabataro make marĩa abatiĩ kũhingia, na marĩa no nginya ahingie nĩ getha ahote gũikara o mũthenya o mũthenya, ategũthĩnĩka na gũtinda agĩkomba andũ kana arata ake kana ona gũkomba aciari kana andũ a bamĩrĩ.

Ũndũ wa kũngenia haha mũno nĩ ta atĩ bara ĩno ĩna ngari nyingĩ na bara nĩ nyingĩ mũno na o bara hena kũrĩa yagĩrĩirwo ĩratwara ngari ciake na o gari hena kũrĩa ĩrathiĩ na tũngĩora wega kwĩna ngari iciambĩte kũrũgama handũ, ciambe cieterere ici cithiĩ nĩgetha ici nacio cirathiĩ cithondekere njĩra irĩa cirũgamĩte kũrĩa na nĩ kwĩna officer ũgũcitongoria nĩgetha aciĩre atĩ no cithiĩ na njĩra ĩrĩa cirenda , na nĩtũrona ona kwĩna ngari imwe cibangĩtwo haha nĩ ene maigĩte hau mathiĩ biacara-inĩ ciao, na nĩ tũrona ũrĩa cibangĩtwo wega kwoguo ona cikiuma hau citikũgiana na nĩ cikuma na andũ mainũke mĩciĩ-inĩ yao, na ũrĩa ngari ciambite kũrũgama kũheana gĩtĩo nĩgetha ingĩ ciambe cithii na nĩgetha ona cio cigĩthondekerwo njĩra ya gũthiĩ kũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ citagũthumbũrana kana gũtarĩ na mĩtino ĩgũthondeka.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩreciria nĩũrĩa andũ makenete mehamwe maikarĩte thĩ ta andũ anyũmba na ũngĩona ũgũo kwĩna thigũkũ ĩmwe nene mũno kana hena kĩndũ kĩmwe maragĩkenerera hamwe ta bamĩrĩ tondũ nĩ tũrakĩona irio nĩ nyingĩ kwĩna nginya matunda maingĩ mĩthemba mĩingĩ na irio nacio nĩ nyĩngĩ na kũona ũrĩa maikarĩte othe ta andũ a nyũmba makenete muno nĩkwonania hena ũndũ marakenerera kana hena thigũkũ maigĩte kwao magĩikare hamwe ta bamĩrĩ marĩanĩre hamwe na mathĩe na mbere gũkena hamwe.

Ũndũ ũyũ tũrona haha nĩ mũndũ ũnyitĩte macini na nĩgũthambia arathambia gĩtĩ. Ũndũ ũyũ ũtũmĩkaga macini ĩno ĩtũmĩkaga tondũ nĩ ĩhotaga kũgucia maĩ marĩa wahũthĩra gũthambia namo gĩtĩ tondũ gĩtĩ ndũngĩtũmĩra mburaciĩ kana gakũnia gũkũmutha nakĩo tondũ no ũrĩkĩhũthĩra maĩ na ũgũgĩtiga gĩkĩhehu. Kwoguo macini ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga nĩgetha wathambia nĩ ĩhotaga kũgucia gĩko na ĩkahota kugucia maĩ marĩa ũtũmĩrire, kwoguo nĩ ĩhotaga kũniarithia gĩtĩ kĩu ũratũmĩra. Kwoguo ũndũ wa bata haha nĩ gũteithia mũndũ kũbundithia mũndũ nĩgetha ahote gũtũmĩra macini ĩyo, ahote kũmĩhũthĩra wega na ahote kũgucia maĩ mothe me gĩtĩinĩ kĩu warĩkania na gũthambia.

Nĩ nduĩkaga wa gũthiĩ bengi mũno na kũrora kana mbia ciakwa irĩa njigĩte nĩ cirathiĩ nambere na gũkũra kana ni cirathiĩ nambere na gũkinyanĩra na ũrĩa twarĩtie na ene bengi, na nĩgetha cihote gũciarithania na cihote kũhingia mabataro marĩa ndĩcibangĩire na nĩgetha ona ingĩtua gũtũmĩra mbia icio nĩ ngũhota gũciruta na thiĩ na mbere na gwĩka maũndũ makwa itagũtinda gĩthiĩ gũkomba mbia bengi-inĩ kana ngĩkomba arata kana andũ a nyũmba. Kwoguo ingĩenda kũrora kana ũigithia wakwa nĩ ũrakinyanĩra nduĩkaga wa gũthiĩ bengi na ngahota kũaranĩria na andũ a bengi na nĩmahotaga kũndeithia nĩgetha nyone mbia ciakwa nĩ cirathiĩ nambere na gũciarana.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, nĩ ũrĩa andũ maikarĩte thĩ meterĩire makinyĩrwo, nĩ getha mahote gũtungatwo nĩ andũ a wĩra, arĩa maigĩtwo hau nĩ getha mahote gũteithia andũ arĩa maroka kũu thĩiniĩ makĩhoya ũteithio, kana makĩenda gũteithio na mabataro mao. Kũguo andũ maikaraga thĩ, nĩ getha meterere metwo na namba ciao irĩa mahetwo karĩthiti-inĩ kao, na nĩ getha mahote gũtungatĩrwo na nĩ getha mahote gũteithio, na kũrĩa makwamĩte kana ũndũ ũrĩa ũmarehire bengi-inĩ, kana ona kũiga mbia bengi-inĩ kana gũthi gũkomba bengi. Kana ona gũteithia mũndũ ũrĩa wathi bengi rĩ ta riita rĩake rĩa mbere, nĩ getha mahote kũmũhe mataaro ma ũrĩa akũhingũre bengi, na ũrĩa akuonjorithia mbia ciake.

Ndona ũũ nĩndĩrona nĩ kambuni ya iria, na nĩ mena bengi yao ĩrĩa ĩteithagia arĩmi nĩgetha mahote kwonjorithia ũrĩmi wao, na nĩgetha mathiĩ na mbere na kũruta wĩra wao wa ũrĩmi, matagũthĩnĩka na ũrĩa makuona mbia nĩgetha mahote gũteithia ta indo ta ng'ombe ciao, nĩgetha, mbia icio nĩmatũmagĩra makahota kũgũrĩra irio, mahote kũgũra cumbĩ, na nĩgetha ng'ombe ciao cithiĩ na mbere na kũruta iria rĩingĩ na rĩrĩa ribatiĩ na nĩgetha mahote kwenderia andũ a iria nĩgetha gũthiĩ na mbere na gũthondeka iria rĩega.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona nĩ mũndũ ũthiire bengi, na nĩ gũteithio arateithio nĩ aruti a wĩra arĩa mandĩkĩtwo nĩ bengi, haha nĩ ũteithagio okorwo ũthiire kũiga mbia bengi, kana okorwo ũthiire gũrĩha maũndũ mabataro maku marĩa wĩ namo, rĩmwe no ĩkorwo nĩ thukuru, kana nyũmba kana ona maĩ kana ona thitima. Haha nĩ ũteithagio nĩ aruti acio a wĩra, nĩ getha ũhote kũiga mbia ciaku wega, kana nĩ getha ũhote kũrĩha na nĩ getha makũhe rithiti ĩrĩa ũgũthiĩ nayo na ĩrĩa ũgũikara nayo.

Rita rĩa mbere ndatũmĩrĩre ndekire ũndũ ũyũ, nĩ ndathĩnĩkire mũno na ngĩikara mũno hau itakũmenya ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩka kana ũrĩa kũrĩa ngũhihinya nĩ getha nduĩke wa gũteithĩka, no nĩ ndakĩhotire gũteithio nĩ aruti a wĩra arĩa marĩ hau, na akĩndeithia nĩ getha ngĩhota nginya kũruta mbia irĩa ndabataraga, na ngĩhota kũinũka nacio. No kuuma mũthenya ũcio, nĩ ndamenyire ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ kũmĩhũthĩra na ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩka ndakinya ndakinya handũ ta hau, na indo irĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkuua na indo iria njagĩrĩirwo nĩ kũririkana nĩ getha hote gũteithĩka.

Mbica-inĩ nĩ tũrona ũrĩa a Kenya aingĩ marahũthĩra mbia irĩa ciao ciĩ thimũ-inĩ kũhũthĩra, na nĩ tũrona ũrĩa andũ aingĩ nio marahũthĩra, na andũ anini matirahũthĩra, na nĩ tũrona andũ aya angĩ marahũthĩra, marahũthĩra mbia ici, makahũthĩra na bamĩrĩ, angĩ na arata, na angĩ na andũ angĩ, ningĩ nĩ tũrona kwĩ andũ marahũthĩra na mabatara mao marĩa mangĩ menamo, ĩo no ĩkorwo kũrĩha nyũmba, kũrĩha thitima, kana kũrĩha maĩ, kana ona irio mũndũ athiĩ kũgũra o kũrĩa arĩthiĩ kũgũra nĩ aratũmĩra mũno, ningĩ nĩ tũrona angĩ arĩa anini nĩ marahũthĩra kũrĩha gacunjĩ ga ikũmi, kũu kanitha, na tũkona ningĩ kwĩ andũ angĩ mara hũthĩra na gũteithia andũ athĩni kana arĩa matehotete, na ningĩ nĩ tũrona o ũrĩa andũ maratũmĩra o mũthenya, he wiki, na he mweri.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona hena andũ erĩ mararuta mbiacara, na hena mũndũ wĩna mbeca moko-inĩ, na ũngĩ wĩna thimũ na karamu, koguo ũndũ ũyũ ũtũmĩkaga rĩrĩa andũ marathiĩ kũruta mbia, thimu-inĩ ciao, kana ona gũthiĩ kũiga mbia thimũ-inĩ ciao, rĩmwe ũgĩthiĩ kũruta no nginya ũkorwo ũkuĩte gĩbandĩ, tondũ no nginya moe namba yaku ya gĩbandĩ mamĩandĩke, na ningĩ ũgĩthiĩ kũiga mbia, no nginya ũmenye namba yaku, na ningĩ namba ya gĩbandĩ, na nĩgetha ũhote kũigĩrwo mbeca thimũ-inĩ yaku, koguo no ũhote kũhũthĩra mbia ciĩ thimũ-inĩ yaku, ũtegũtinda ũgĩthiĩ kũrĩa ũrathiĩ ũkuĩte mbia na moko.

Mbica-inĩ ĩ no nĩtũrona nĩ bengi citiganĩte. Na o bengi he ũrĩa ĩrutaga wĩra. O bengi ĩna mũtaratara wayo, no maũndũ marĩa marabatara nĩ mahanaine ta atĩ no nginya ũkorwo na gĩbandĩ nĩgetha wanjie kũigithia mbeca nĩgetha ũcionjorithie kana o na kana igũteithie na gũgũkombithia mbia irĩa ungĩtũmĩra kũiga biacara kana gũthiĩ na mbere na wĩra waku ũrĩa ũrarutaga. Kogwo maũndũ mabata haha nĩ atĩ no nginya ũkorwo na gĩbandĩ na nĩĩgũgũteithia kuonjorithia mbeca ciaku irĩa wĩigĩte kana o na no igũkombithie mbeca na maũndũ marĩa cĩĩkaga nĩ maũndũ mamwe na mabataro nĩ mamwe no nĩ harĩa ni bengi citiganĩte no maũndũ ũrĩa cĩĩkaga maũndũ nĩ ũndũ ũmwe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia rũrĩrĩ rwitũ, kuona atĩ andũ a mabũrũri ma nja, nĩ mokaga kũĩrorera nyamũ ici cia gĩthaka, na kũĩrorera nyamũ ici gũtikoragwo gwĩ gwa tũhũ no nginya marĩhĩre, nĩgetha moke mone na ningĩ no nginya matinio magoti-inĩ makĩingĩra bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na mbia icio cionekaga nĩ citeithagia nagũthi na mbere na gũteithia rũrĩrĩ, na gũthi na mbere na gũthondeka mbia iria citũmĩkaga na gũthi na mbere na gũthondeka nginya bara, na gũthi na mbere na gũthondeka nginya mathukuru, koguo mbia icio cionekaga nĩ citeithagia bũrũri witũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia andũ a rũrĩrĩ kana andũ a itũũra mahote gwĩkũria kuona atĩ ĩ no nĩ biacara yake, nĩkũendia arendia nĩgetha ahote kuona mbeca atũarĩre andũ ake a nyũmba na nĩgetha ahote kũgũrĩra andũ irio, ahote gũthondeka nyũmba ĩrĩa egũikara na nĩ ũguo nĩĩteithagia andũ mahote kwĩyothorithia mahote gwĩteithia mategũtinda makĩhoya ũteithio kuuma andũ a na nja kana gũtinda magĩkĩhoya thirikari ĩmateithie, kogwo angĩruta wĩra ũyũ nĩekũhota gwĩteithia ekũrie na hote gũkũria bamĩrĩ yake yothe na nĩekũhote kũmahe irio, nĩekũhota gũthomithia ciana ciake na nĩekuhota gũthiĩ na mbere na ũrĩmi wake wa nyanya.

Mbicainĩ ĩno nĩtũrona nĩ arĩmi. Matũarĩte indo ciao cia mũgũnda gwĩ gĩthĩi, na kũndũ gũkũ nĩgutigagĩrĩra atĩ indo iria arĩmi maramarehera ti njũru kana nĩ njega na nĩgetha cihingũrĩrie indo iria cibatie nĩgetha cituĩke cia kwendio. Na nĩgetha arĩmi acio mahote kuona mbia na nĩgetha mathiĩ na mbere na gũkũrĩa indo ici mũgũnda na mahote a kũmarehera. Na mbia icio nĩciteithagia arĩmi gũthiĩ na mbere na gũteithia bamĩrĩ ciao na nĩgetha mamateithie na gũthomithia ciana ciao na kũhe bamĩrĩ ciao irio.

Ũndũ ũyũ tĩ mũhũthũ na ti mũrĩtũ wa kũrũta kuonania atĩ nĩ gũthambia mathambagia ngari na nĩgetha mũndũ agũtigĩre ngari yake ũmĩthambie no nginya akorwo agĩkwĩhoka na indo irĩa cĩ ngari-inĩ kana o na ngari yake, kogwo ũndũ ũyũ kũrũta mũndũ no ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrutania ngari indo irĩa cĩ thĩiniĩ nĩgetha atuĩke wa gũcithambia na atuĩke wa gũthambia ngari atekuoya kĩndũ o gĩothe na ahote wa gũtũmĩra maaĩ matheru na amĩkamũre wega na nĩgetha atũĩke wa kũrĩhwo mathaa mangĩ ngari yoma na yathera.

ĩ nĩndĩraririkana rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, nĩ mũthenya ũmwe mwarimũ witũ akiuga ndangĩhota gũkinya thukuru tondũ arĩ na maũndũ ekaga gwake, na agĩtuĩka wagũtũthomithia ũũ. Na mathĩna marĩa ndagereire nĩ atĩ kũrĩa ndarĩ gwĩtũ twarĩ na ciana na nĩmagĩtindaga magĩthumbũra mũno na ningĩ he rĩmwe wakoraga intaneti ndĩranyita wega, ĩ thĩ kogwo ũgakora mwarimũ nĩarathiĩ na mbere na gũthomithia no ndũramũigua na rĩmwe ũkona atĩ nake mwarimũ kũrĩa arĩ ndarahota tũtirahota kũmũnyita wega kuona atĩ ithuothe no nginya tũgĩkinye hau no no nginya tũmũthigĩrĩre tondũ nĩwe ũrakĩaria. Na he rĩmwe o na ũngĩendire kũũria kĩuria he rĩmwe mũndũ aremagwo tondũ intaneti nĩ ĩrathumbura na kila mũndũ nĩ araremwo gwĩka ũrĩa gũbatiĩ. Ningĩ ũhoro wa gũtinda ngĩthumbũrwo nĩ ciana gũkũ mũciĩ na nginya kwĩna andũ marĩ na manegene tondũ o na kwa mwarimũ kwarĩ na manegene maingĩ, kogwo ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mũhũthũ no nĩ mwega tondũ mũndũ no athome o kũrĩa arĩ no wĩna mathĩna maguo maingĩ.

Handũ haha nĩ tũrona nĩ atongoria maikarĩte thĩ, magĩciira kũmana na maũndũ matiganĩte tondũ nĩ tũrakĩona bendera igĩrĩ, ĩmwe ĩĩ ya Kenya na ĩyo ingĩ ya bũrũri wa na nja, atongoria aya maikaraga thĩ, na makanjia gũcenjania meciria mao, kũringana na ũrĩa mangĩonjorithia ũndũ kana ũndũ mangĩteithia andũ ao, na nĩ getha bũrũri ũthiĩ na mbere na gũkũra, na mabũrũri mothe matuĩke ma kũruta wĩra hamwe, gũtarĩ na ithingithia ciothe cia mbara na andũ mahote kũiguana, marute wĩra hamwe na ũrũmwe.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo wĩ ta wa kuonania gĩtĩo kuonania atĩ mũndũ ũcio mũgima nĩta arathima mwana wake atuĩke wa gwĩka maũndũ make na ũrĩa arenda atũĩke wa kũmũrathima kwĩ ng'endo ciake ciothe arenda gwĩka kana maũndũ marĩa arenda gũthiĩ na mbere gũĩka e ta mwana na tondũ nĩ arenda gũtuĩka mũndũ mũgima, koguo ũndũ ũyũ wĩkagwo tarĩ kuonania gĩtĩo na o na ningĩ nĩwonanagia kũrathimana tondũ kũmũigĩrĩra guoko nĩkuonania nĩamũrathima na nĩamũerekereria eke maũndũ make na irathimo nyingĩ na gĩtĩo.

Mbica ĩno nĩ tũrona hena mũthuri ũnyitĩte gĩbũyũ, agĩitĩrĩria mũtĩ maĩ, na hena andũ marigicĩirie, kuona atĩ arageria kuonia andũ ũrĩa magĩrĩire nĩ kũhanda mĩtĩ, na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũmĩitĩrĩria maĩ, na nĩ gũikara ta kionereria kĩa andũ arĩa angĩ, nĩ getha andũ mathi na mbere na kũhanda mĩtĩ, nĩ getha kũgirĩrĩa kũũma, na nĩ getha mbura ĩthiĩ na mbere kuura.

Ũndũ ũyũ ndawona, nĩ ndĩreciria ũhoro wa ithurano, handũ haha nĩ harĩa atongoria arĩa marenda kũrũgama gĩtĩ-inĩ kĩa mũtongoria wa bũrũri marũgamaga, na makorio ciũria citiganĩte, kũringana na ũrĩa marendera bũrũri wa Kenya, na maũndũ marĩa marerĩrĩra andũ a Kenya andũ, na ũrĩa marenda gwĩka na bũrũri ũyũ, na no nginya mahingie maũndũ macio. Kũguo haha nĩ moragio ciũria citiganĩte, makorio ũrĩa makwenda gwĩkĩra andũ a Kenya, na no nginya mahingie maũndũ macio marerĩrĩra andũ. Na andũ a mohoro no nginya mamorie ciũria citiganĩte, na o mũtongoria o wothe no nginya aheane ũhoro wake, na ũrĩa a gwĩkĩra andũ na maũndũ marĩa agwĩka aingĩra gĩtĩ-inĩ kĩu.

Ũndũ ũyũ nĩũteithagia rĩrĩa ũrahũthĩra thĩmũ yaku na nĩ yahingwo na nĩũrĩhĩte, nĩũhotaga kũhũrĩra andũ a thimũ nĩgetha mahote gũgũteithia na makinya marĩa wagĩrĩirwo nĩ kuoya, nĩgetha ũhote kũhũthĩra thimũ yaku, nĩ ũkũhota kũmatarĩrĩa atĩ nĩ ũrĩhĩte thimu yaku na nĩ ũkũhota ningĩ kũmũria ciũria nĩkĩ thimũ yaku ĩrarihwo ĩrĩhĩtwo na nĩ ũrahorerio. Ũngĩmahũrĩra nĩ mahotaga gũgũteithia ikinya gwa ikinya nginya thimũ yaku ikahingũka na nĩmahotaga gũteithia mũndũ nĩgetha ũndũ ũcio ndũkanecokere rĩngĩ na ndũkanekĩke ringĩ hakuhĩ maica-inĩ.